Maũndũ marĩa njiguĩte ona kana ng'ano irĩa njiguĩte kuumana na macini ĩno, ĩno nĩ macini ĩrĩa ĩratũmĩka kwa ihinda rĩrĩ thĩiniĩ wa gũthambia kũndũ ta mawobici-inĩ, mathibitarĩ-inĩ, macukuru-inĩ ona kana mawobici-inĩ marĩa manene ta ma cikaro cia mbunge ona kana mũciĩ mũnene wa thingira wa iregi. Macini ĩno kaingĩ na kaingĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũmĩka kuona atĩ nĩ ĩrahota kũruta wĩra ũcio kwa naihenya mũno, ũrĩa ũramĩtũmĩra atakũnoga mũno, na nĩ ĩrateithĩrĩria harĩ ũtheru. Kuona atĩ harĩa ũngĩthambia na moko hage gũthera mũno makĩria, rĩrĩa watũmĩra macini ĩno, nĩ ĩratuĩka ya gũtheria naihenya mũno. O ho macini ĩno ndĩratũmĩra maaĩ maingĩ ta ũrĩa mũndũ agĩthambia na moko atũmĩraga maaĩ maingĩ nĩgetha hathere, ĩndĩ ĩratũmĩra tũmaaĩ tũnini, ĩgatũmĩra thitima, ĩgatuĩka ya gũtheria handũ hau biũ o nginya hakoneka he hega mũno makĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ, rĩrĩa wĩna macini ĩno gwaku ona kana nĩ wĩra-inĩ kana nĩ cukuru-inĩ, ndũbataraga ũkorwo wandĩkĩte andũ aingĩ a gũthambia. Kuona atĩ no andũ anini tu marabatara, ũrĩa ũramĩtũmĩra ona ũngĩ wa kũmũteithĩrĩria. Na wĩra muingĩ urĩa ũngĩarutwo nĩ andũ aingĩ ũgakorwo wĩ wa kũrutĩka kwa ihinda inini ona wĩ mwega mũno makĩria. Koguo macini ĩyo nĩ ĩrateithĩrĩria kuona atĩ mbeca irĩa ũngĩarĩha andũ acio aingĩ, nĩ ũgũkorwo ũgĩcitũmĩra na ũndũ ungĩ. Na okorwo nĩ biacara-inĩ yaku ũgatuĩka wa kuona bainda nene, nĩ ũndũ wa mahũthĩro wa mbeca icio matinahũthĩka na njĩra ĩyo ya ũtheru. Koguo macini ĩno nĩ yagĩrĩire mũno makĩrĩa gũtũmĩka nĩ andũ, nĩgetha ĩtuĩke kũmathereria ciikaro ciao ciĩ ngemu...

Ũndũ ũyũ ũroneka nĩ mĩtambo ĩrĩa ĩtũmikaga nĩgetha mũndũ ahote kũruta mbeca irĩa cingĩkorwo ciĩ thimũ-inĩ yake na aracibatara ciĩ mbeca baribari. Macini ĩno ĩkoragwo mabengi-inĩ maingĩ na ĩteithagĩrĩria mũno kuona atĩ mũndũ wothe wĩma rĩthiti kana kandi ĩrĩa ĩtũmĩkaga thĩiniĩ wa kũruta mbeca, ndakoragwo agĩthiĩ kwara raini thĩiniĩ wa bengi <inaudible> gũbatara gũbuatĩrĩrwo kũingĩ nĩ andũ arĩa makoragwo maandĩkĩtwo mabengi-inĩ. Kuona atĩ no no gũthiĩ athiaga harĩa macini ĩno ĩrĩ, agekĩra PIN ciake irĩa nĩ namba cia thiri, ona agatuĩka wa gwĩkĩra nĩ mbeca cigana arenda gũciruta, na agatuĩka wa kũruta. Macini ĩno nĩ ĩteithĩrĩirie mũno harĩ ũkũria, kuona atĩ mabiacara maingĩ marĩa mabataraga kũrĩhwo mbeca baribari, hatarĩ kũrĩha na thimũ, mũndũ ndakoragwo na njĩra nene ya guthii gwetha mbeca icio cingĩkorwo citũmĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ ciĩ thimũ-inĩ, ĩndĩ kuona no gũthiĩ egũthiĩ aguthũke macini-inĩ ĩno na atuĩke wa kũruta mbeca ciake. Ũndũ ũngĩ naguo nĩ atĩ macini ĩno ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra mathaa mothe nginya mathaa-inĩ ma ũtukũ. Koguo gũtirĩ hingo ũngĩkorwo ũgĩbatara mbeca na ũkorwo ũtagũciona. Kaingĩ na kaingĩ mabengi-inĩ nĩ matuĩkaga kũhingwo ũrathi na we ona thaa ikũmi na ĩmwe cia hwainĩ ciakinya, na ĩkahingũrwo tha igĩrĩ cia rũcinĩ. No macini ĩno ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra mathaa mothe. Koguo hatirĩ hingo ũngĩbatara mbeca baribari na waage gũciona. Koguo ũngĩkorwo na biacara o yothe ũrenda ĩthiĩ na mbere ona okorwo nĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ, no ũkũhota gũthiĩ ũrute mbeca ciaku, na ũtuĩke wa kuendeleza biacara yaku na wone baita.

Ŭndŭ ŭyŭ, nĩ ŭrĩmi wa matŭnda marĩa metagwo mababaĩ. Kaingĩ na kaingĩ, ŭngĩenda gŭbŭdithia mŭndŭ wĩĩra ŭyŭ ona kana ŭndŭ ŭyŭ, wambere nĩ kwamba kŭmwĩra ethe mŭgŭnda harĩa agŭtŭĩka wa kŭhada mababaĩ make na arĩkia gwetha atŭĩke wa gŭcimba na kŭharĩrĩria mŭgŭda wake weega, na eterere mbŭra yŭre. Wona mbŭra yarĩkia kŭŭra ŭmwĩre athiĩ ethe kŭrĩa angĩona mababaĩ make ona no athiĩ agŭre wĩ kamŭmera kanini kŭrĩa yedagio ĩ mĩingĩ atŭike wa gŭŭka na kŭmĩhada mŭgŭdainĩ wake wona oka nĩabatie amĩrŭte mŭnyoreinĩ atŭĩje wa kŭmĩkĩra tĩĩriine ona amĩthike weega, ona haŭ kando no atŭike wa gwĩkĩra thŭmŭ ŭrĩa ŭngiumana na mai ma ng'ombe onakana thŭmŭ wa mbŭri onakana wa kumana na kŭrĩ ngŭkŭ. Wona arĩkia gŭitĩrĩra acoke aitĩrĩrie maĩ mega na aikare agĩitagĩrĩria maĩ akĩroraga mŭmera ŭcio wake wa mababaĩ mahinda kwa mahinda . Wona eka ŭgŭo mŭbabaĩ ŭcio wake ŭtŭĩke wa kŭgwata na wona arĩkia kwajia kŭrŭta mathangŭ no oe mĩbabaĩ ĩngĩ nĩ getha atŭĩke wa gŭciarithania na nĩgetha one mababaĩ marĩa mega mŭno makĩria . Mŭndŭ angĩtŭa gŭciarithania mŭbabaĩ nĩatŭĩkaga wa kŭoya mŭbabaĩ ŭmwe akaŭrenga wega na ŭmenyereri mŭingĩ agacoka akarenga ŭngĩ na agatŭĩka wa kŭnyitithani ka kŭoha na agathi nambere na kŭŭhe maĩ, wona warĩkia kŭnyitana wega na gŭkŭra wega ŭtŭĩkaga wa kŭrŭta maciaro mega ta maya maroneka thĩinĩ wa mbica ĩno, na ŭkamŭhe ŭmithio mŭnene kŭrĩa nĩarĩonaga baida nene.

Haha thĩiniĩ wa mbica ĩna nĩ ũroneka nĩ mũgũnda munene ũrĩa ũrĩkĩtie kũhanda irio irĩa cironekana nĩ mbembe. Oho nĩ haronekana itinga rĩrĩa rĩna ndereba warĩo, rĩroneka nagũkũ thutha rĩgucĩtie matangi marĩ na njĩra nene makoragwo mekĩrĩtwo ndawa. Ona nĩ ĩroneka thutha wayo ĩna mbombo ya kũhũra ndawa. Ũndũ ũyũ ũhanĩkaga thĩiniĩ wa mĩgũnda ĩrĩa ĩhandagwo mĩnene, ĩrĩa ĩtangĩhũrĩka ndawa na moko kuona atĩ nĩ mĩnene na nĩ ĩkũhũthĩra mathaa maingĩ, na nĩ ĩgũbatara andũ aingĩ. Koguo mũrĩmi ũyũ nĩ athiaga agetha itinga rĩake ona kana rĩa gũkombora, rĩgoka rĩkaringĩrio ndawa na ĩgatuĩka ya gwĩkĩrwo matangi-inĩ maya. Nĩ ĩcokaga mbombo ĩgethwo, mbombo ĩrĩa ĩgucagio nĩ itinga rĩrĩ ona ĩgatuĩka ya kũhũra ndawa. Kaingĩ na kaingĩ mbombo ĩno, wega wayo nĩ atĩ ĩhũraga ndawa kũndũ kũnene na ĩtigagĩrĩra atĩ hatirĩ mũmera ona ũmwe kana handũ ona hamwe hekwendagwo haitĩke ndawa ĩyo, hatuĩkaga hakwaga ndawa ĩyo. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩrĩirie mũno kuona atĩ ndũrabatara andũ aingĩ nĩgetha makũrutĩre wĩra ũcio, no mũndũ ũmwe wa itinga. Na ekũruta wĩra ũcio kwa ihinda inini na irio ciaku cikorwo ci cia gũkũra wega mũno makĩrĩa. Ona nyingĩ nĩ atĩ kaingĩ na kaingĩ mũndũ angĩhũra irio na moko make ndawa, nĩ yagaga gũkinyĩre mĩmera yothe. No rĩrĩa watũmĩra itinga wonaga ndawa yaitĩka kila handũ harĩa itinga rĩrĩ rĩragera. Gũtirĩ kĩndũ kana mũmera o wothe ũtatuĩkaga wa kuona ndawa ĩyo, ĩgatuĩka ya gũgũteithĩrĩria mũno makĩria. Koguo rĩrĩ itinga nĩ rĩrehaga umithio mũnene kana ũhũri ũyũ wa ndawa na itinga nĩ ũrehaga umithio mũnene kũrĩ mũrĩmi.

Nĩ ndona ũũ ũroneka nĩ mũgũnda mũnene ũrĩa ũhandĩtwo mbembe. Oho nĩ haroneka mũtũngi, ũrĩa nĩ mũtũngi wa ndawa irĩa ĩtũmĩkaga nĩgetha kũhũrana na ria. O ũndũ ũmwe na kũhũrana na tũtaambi tũrĩa tũothe tũkoragwo thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio tondũ tũngĩtuĩka twa gũthũkia irio rĩrĩa irakũra. Kaingĩ na kaingĩ ũrĩmi ũyũ wa ndawa nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũrĩmi kuona atĩ wĩra ũyũ ndangĩhota gũkorwo akĩruta na moko make we mwene. Ona rĩngĩ nĩ ũkoragwo na igunyũ nyingĩ irĩa cingĩtuĩka cia kũmũthũkĩria kĩmera gĩake. Irĩa cingĩũka cianjie kũrenga mbembe rĩrĩa ĩĩ kamũmera kanini rĩrĩa karacomoka. Kogua kambuni nyingĩ irĩa cithondekaga ndawa nĩ cituĩkĩte cia kwĩyumĩria. Ona haha mbica-inĩ ĩno nĩ haroneka mũtũngi ũyũ nĩ wandĩkĩtwo nĩ kambuni ĩmwe ĩtagwo Sygenta, ĩrĩa ĩtuĩkĩte ya gũthundũra ona ya kũrehe ndawa ĩrĩa ĩngĩtũmĩka na kũhũrana na tũtaambi tũu twothe ona tũgunyũ tũrĩa tũngĩtuĩka twa gũthũkia mbembe kana irio cia mũrĩmi. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩrĩirie na njĩra nene mũno kuona atĩ rĩrĩa mũrĩmi ekũrĩma ndegũkorwo ena kĩeha ũrĩa egwĩka nĩ ũndũ wa kũhũrana na tũgunyũ tũtũ. Indĩ no ndawa agũthiĩ ethe na arĩkia gwetha ndawa ĩno, atuĩke wa gwetha andũ ona kana matinga akũmũhũrĩra ndawa ĩno. Irio ciake nĩ cigũkũra cirĩ njega mũno kuona itigũthũkangio nĩ kĩndũ ona kĩ Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria mũno kuona atĩ, nĩ ũheaga mũrĩmi ũmithio mũnene. Kuona atĩ irio ciake nĩ cikũraga wega ciĩna njĩra ĩrĩa njega ona cirĩ na ũgima mwega ũrĩa ciagĩrĩire gũkorwo naguo. <inaudible> cituĩke cia kũneneha na cituĩke cia kũmũhe magetha maingĩ ona maciaro maingĩ. Agatuĩka wa kuona umithio, rĩrĩa aciendia thoko-inĩ agatuĩka wa kuona mbeca nyingĩ. Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno makĩria.

Ũndũ ũyũ ũrĩa ũronekana thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ ũroneka nĩ arĩmi arĩa mokĩte nĩgetha matuĩke a kũgetha mbembe ciao. Rita rĩa mbere rĩrĩa ndekire ũndũ nĩ ndĩ kana kanini. Kuona atĩ ũndũ kana ũkũria wa mbembe nĩguo ũkoragwo gĩcigo-inĩ gitũ. Na koguo mbembe nĩ tũcirĩmaga o mwaka o mwaka kuma rĩrĩa ndaciarirwo nginya tha ici nenehete, tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wa mbembe. Kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa ũragetha mbembe, nĩ atĩ wa mbere nĩ wambaga ũgeterera mbembe ciaku cituĩke cia kũũma, nĩgetha cikorwo ciĩ njega cia kũgethwo. Nĩgetha ciaigwo makũmbĩ-inĩ citigatuĩke cia gũthũka tondũ citirĩ na ũgunyũ o wothe. Koguo kaingĩ na kaingĩ ũndũ ũrĩa ũhanĩkaga rĩrĩa kwĩna riũa gũtarĩ na mbura, ona mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũtinangia mbembe ciake na banga. Ũgokĩra rũcinĩ tene ũgathiĩ ũgacirenga ũgĩciigaga makundi marĩa metagwo mahoba o handũ o handũ. Warĩkia gwĩka ũguo nĩ ũcokaga ũgoka kana mwĩna arĩa mwĩna o mũgoka, mũkoya makũnia ona mũgathiũrũrũkĩria kĩhoba kĩmwe, miukĩũnũraga mbembe ĩmwe kwa ĩmwe. Kaingĩ na kaingĩ ũkĩũnũra mbembe mũndũ nĩ aturagwo nĩ ciara, kuona atĩ no nginya ũhihinye ihuti rĩu ũtuĩke wa kũrĩũnũra, nĩgetha rĩtuĩke nĩgetha ũtuĩke wa kweherania mbembe yaku na mahuti. Kaingĩ na kaingĩ andũ nĩ mathiaga magetha njĩra ingĩ cia gwetha kamũtĩ, gagacongwo wega haha mbere, nĩgetha gatuĩke ga gũtheca ihuti rĩu rĩa mbembe. Watuĩka wa kũrĩtheca ũkahota kũnũra na njĩra ya naihenya mũno makĩria, ona ũtagũtuĩka wa gũturwo nĩ ciara ciaku. Mwarĩkia gwĩka ũguo, nĩ mũcokanagĩrĩria mbembe cianyu ciothe na mũgetha njĩra ya gũcikua na gũcitwara makũmbĩ-inĩ ci...

Ũndũ ũyũ ũroneka mbica-inĩ ĩno ũroneka nĩ ũrĩmi wa ng'ombe. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno thĩiniĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kuona ĩkoragwo ĩ njĩra ĩmwe ya kwĩmathĩra ũboco kuumana na andũ a rũrĩrĩ rwakwa. Ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe kaingĩ na kaingĩ nĩ ũhanĩkaga na mĩthemba ĩtiganĩte. Kũrĩ andũ amwe arĩa matarĩ na ũhoti mũnene, matuĩkaga a gũkorwo makĩoya ng'ombe ciao magacioha kũndũ rũriĩ-inĩ kũrĩa ciohagwo na kũhĩtũkĩra mĩkanda ĩrĩa yohagwo kũgũrũ. Na igatuĩka cia kwĩmathĩra nyeki ĩrĩa ĩkũrĩte thĩiniĩ wa itũra rĩu. Warĩkia gwĩka ũguo, nĩ ũcokaga ũkaingĩra mũgũnda kũrĩa ũhandĩte irio ciaku, ũgathiĩ ũgĩtinagia ria rĩothe rĩrĩa rĩkoretwo kuo kaingĩ na kaingĩ. Ria rĩrĩa rĩtinagio nĩ ria ta rĩa kaguta, mĩcege, thawani ona mahuti maingĩ marĩa makoragwo kuo. Warĩkia kũmatinia wega gũtũmĩra banga ona kana kangeri, nĩ ũcokaga ũgatwarĩra ng'ombe yaku na ĩgatuĩka ya kũrĩa. Kuma hau, no kũmĩinũkia ũkũmĩinũkia, ũgathiĩ ũkamĩoha harĩa ũkoragwo ũmĩthondekeire. Angĩ nao nĩ makoragwo matarĩ na handũ ha gũtwara ng'ombe ciao cikarĩe, koguo nĩ makoragwo maciohete handũ na hau nĩho macitwaragĩra irio ciao, mahuti, na ikarĩra ho. Na magatuĩka a gũcikama mahinda makinya. Angĩ nao ta arĩa maroneka mbica-inĩ ĩno, matuĩkaga a gũciakĩra wega ũũ atĩ, cigakorwo atĩ cina handũ ha kũrĩra, cina mũharatĩ mwega ona handũ ha gũkoma harĩa cikũhurũka ona ciarĩkia gwĩka ũguo. Ũguo o mũndũ o mũndũ atuĩkaga wa kuona umithio wa ng'ombe yake, kũringana na njĩra ĩrĩa amĩroraga nayo. Arĩa mamĩroraga wega nĩ monaga iria rĩingĩ na...

Haha mbica-inĩ ĩno nĩ ĩroneka nĩ mũrĩmi arũgamĩte mbere ya ng'ombe ciake cia iria. Ũndũ ũrĩa kaingĩ ũngenagia nĩ atĩ, ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ ũkoragwo na umithio mũnene mũno kũrĩ icigo-inĩ cia bũrũri. <inaudible> njikaraga kũndũ ta Nyandarũa ona thĩniĩ wa icigo ta cia Kiambu, Mũranga, Nyerĩ, ona icigo irĩa ciothe cikoragwo na mbura nene, ona kũrĩa gũtarĩ na mbura, andũ no matuĩkaga a gũcirera na gũcihingĩra. Ũrĩmi wa iria nĩ ũrĩ baita kuona atĩ kĩrĩa mũrĩmi abataraga no gũtuĩra ng'ombe ciake ona kana gũciakĩra wega. Ona angĩkorwo na gĩthakana kĩnene agatuĩka wa gũciirigĩra wega, cigatuĩka cia kũrĩra ho. Ng'ombe ici cironeka haha thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ ironeka nĩ ironeka nĩ ng'ombe nene mũno ona ciĩna mĩkamo mĩnene. Koguo nĩ kuonania atĩ nĩ iheaga mũrĩmi umithio mwega kuona atĩ nĩ cimũheaga iria rĩngĩ mũno makĩrĩa. Wona mũrĩmi arĩkia kuona iria kuuma ng'ombe-inĩ ici, nĩ atuĩkaga wagũthiĩ kwendia iria rĩu rĩake thoko-inĩ. No enderie kambuni ona kana society irĩa cigũraga iria nĩgetha cithondeke indo ingĩ, ta maguta ma kũruga ma kĩrimũ ona kana iria rĩrĩa rĩnyuagwo rĩtagwo yoghurt, ona kana indo irĩa ciothe cingĩthondekwo na iria. Wona arĩkia gwĩka ũguo, nĩ atuĩkaga wa kuona baita nene mũno na baita ĩyo nĩ ĩmũteithagĩrĩria harĩ kũrĩha maũndũ make ona kana ũndũ wothe arĩkoragwo naguo. Either nĩ ũndũ wa mwako, gũtwara ciana cukuru, kũrĩha nyũmba ona kana kĩndũ gĩothe angĩenda gũkorwo akĩgũra mũtũũrĩre-inĩ. Koguo nĩ onaga umithio na ũndũ ũyũ ũgakorwo ĩrĩ njĩra ĩrĩa ĩmũheaga ũbocho wake wa o mũthenya na ũgatuĩka wĩra wake wa gũ.

Rĩrĩa ndona ũũ nĩndĩrona ĩno nĩ nyamũ ya gĩthaka ĩrĩa ĩtagwo ĩtagwo nũgũ, na kaingĩ na kaingĩ, nyamũ ici cia gĩtheka nĩcionekaga icigo-inĩ iria cikuhĩrĩirie mĩtitũ-inĩ ona kana thĩinĩ wa maria marĩa manene. Ũngĩthiĩ kũndũ ta mĩtitũ-inĩ, mĩciĩ ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie matũra macio nĩitwĩkaga ya gũkorwo na nyamũ ici. Kaingĩ na kaingĩ nyamũ ici nĩcitwĩkaga cia kwagagia andũ aingĩ mũno cingĩko cia cingĩkorwo ciraikara hakũhĩ na mĩciĩ, kwona atĩ nicirutaga maũndũ maingĩ ona kana nociũke nginya gwaku nyũmba ciingĩre thĩinĩ na itwĩke cia gũkwagagia, ona ũngĩkorwo wĩna kĩndũ ũgũtigĩte nja onakana irio ũkũrugĩte ũgũtigĩte riko cikĩhĩa, citwĩkaga cia gũũka na cikoya na ikora nacio. Oho nyamũ ici nĩiteithagĩrĩria mũno kwona atĩ rĩrĩa ciĩ mĩtitũ-inĩ, nĩitwĩkaga cia gũũka kwĩrorerwo hamwe na nyamũ iria ingĩ nĩ agendi arĩa mangĩkorwo mokĩte bũrũri-inĩ ona arĩa kana arĩa mangĩkorwo nĩ a thĩinĩ wa bũrũri ũcio, magathiĩ kũrĩa cihingagĩrwo na ĩkarorwo magatwĩka akũrĩha mbeca magatwĩka akũingĩra gũciĩrorera ona kwona ũrĩa ciikaraga. Ũndũ ũcio nĩũteithagĩrĩria mũno harĩ bũrũri kwona atĩ bũrũri nĩwonaga ũtonga mũĩngĩ kũũmana na njĩra iyo ya ũgendi, kwona andũ acio nĩmarĩhaga mbeca iria citumĩkaga nĩ thirikari ciri ta igoti rĩa gũkũria bũrũri ona rĩkarehera bũrũri utonga mũnene ũndũ ũcio ũgakorwo na umithio mũnene.

Ũndũ ũyũ ũroneka thĩinĩ wa mbica ĩno, nĩ ũronekana atĩ nĩ ũrĩmi wa mboco, kaingĩ na kaingĩ ũrĩmi wa mboco nĩ ũkoragwo wĩmwega mũno makĩria, kuona atĩ nĩ ũheyaga mũrĩmi umithio mũnene, mboco nĩkoraga thĩinĩ wa icigo nyingĩ, na ndĩcagũraga harĩa ĩhandĩtwo kuona atĩ nĩ ĩkoraga thĩinĩ wa tĩri mĩthemba maingĩ, oho mboco nĩ ĩkũraga ĩtegũbatara mbura nene, na kwoguo kuona atĩ mũrĩmi ndabatara wagutuĩka wa kũmĩitĩrĩria maĩ nĩgetha ĩtuĩke ya gũkũra, oho nyingĩ mboco nĩ ĩkũraga na ihinda inini mũno, kuona atĩ thutha wa ihinda rĩa mĩeri ta ĩtatũ, kana ĩna, mboco yaku nĩ ĩkoragwo ĩkũrĩte, ona ĩgatuĩka ya gũkorwo ĩgĩkũhe maciaro, yetereire kũũma nĩgetha ĩtuĩke ya kũgethwo, oho mboco nĩkoragwo na mathĩna marĩa ĩta ĩcemanagia namo, ta gũtambwo nĩ ũme ũrĩa ũngĩaga kũrorwo wega, kana ũngĩaga kũhũrwo ndawa, ũtuĩkaga wa kũrĩa mboco yaku rĩrĩa ĩrarujta kĩro, ona ĩkaga gũkũhe mboco nyingĩ, kuona atĩ rĩrĩa yarĩyo nĩ ũme, nĩ kũũma yũmaga, ona ĩkahoha, nekaga gũkũhe maciaro, oho nyingĩ mboco nĩ ĩkoragwo na thĩna wa atĩ, rĩrĩa ĩraciara, kana rĩrĩa ĩna kĩro, ndĩendaga gũtuĩka ya kũinainio mũno, kuona atĩ kĩro kĩu kĩngĩtuĩka gĩa gũitĩka, nĩ yagaga gũgũciarĩra maciaro marĩa mega, no kĩrĩa kĩho nĩatĩ, ũmithio wa mboco kana ũrĩmi wa mboco, nĩguo mwĩingĩ, kuona atĩ mboco ĩno kaingĩ nĩ ĩtũmĩkaga icigo-inĩ nyingĩ ĩta irio cia o mũthenya, ĩrĩa ĩrugagwo hamwe na mbembe na ĩgatuĩka gĩtheri, onakana ĩkaruganĩrio kũrĩyanĩria irio ta mũcere, ona irio ingĩ ci

Ũruti wa mbeca na njĩra ya kompiuta kaingĩ na kaingĩ nĩ ũkoragwo wĩ mwega, no oho nĩ ũkoragwo na mogwati marĩa maumanaga na njĩra ĩyo. Ũgwati wa mbere ũrĩa wonekaga rĩrĩa ũkũruta mbeca gũtũmĩra kompiuta nĩ atĩ, mbeca ciaku ũngĩaga kũrora wega, no ciingĩre kana no cikorwo cigĩtũmwo thĩiniĩ wa namba ya mũndũ ũngĩ. Na ciatuĩka cia gũthiĩ nĩ ikoragwo ciĩna thĩna mũingĩ mũno gũcicokia thimũ-inĩ yaku. Na kuona kaingĩ na kaingĩ no ciũrĩre na mũndũ ũngi akorwo e wa gũteithĩka na mbeca icio. Ũndũ ũcio ũngĩ mbeca ici cikoragwo ciĩ thĩiniĩ wa thimũ ona kana kompiuta, nĩ ikoragwo na mathĩna maingĩ ũũ atĩ, mũndũ ta rĩngĩ ũrĩa ũigĩte mbeca angĩtuĩka wa gũthiĩ kana akue atamwĩrĩte PIN ĩrĩa akoragwo ekĩrĩte thĩiniĩ wa akaũntĩ yake, mbeca icio nĩ cituĩkaga cia kũũrĩra ona kana cigatuĩka cia kwĩguna na ene mabengi arĩa menacio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũũ atĩ ũngĩkorwo handũ hatarĩ na Mpesa harĩa ũngĩthiĩ kũrutĩra kana ATM harĩa ũgũthiĩ kũrutĩra mbeca ici, ndũngĩhota gũcitũmĩra. Kuona ũũ atĩ ũngĩbatara mbeca bari bari ndũngĩkorwo na njĩra ya gũciruta nĩgetha ũcitũmĩre ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩenda kũruta. Oho ũtohĩgĩrĩire harĩ ũruti ũyũ wa mbeca cia kompiuta, ndũngĩhota na ũhoti ũcio wa gũthiĩ gũciruta, kuona no ũthiĩ ona arĩa magũgũteithia matuĩke a gũkũhenia na matuĩke a gũkũiya mbeca ciaku. Koguo ĩgakorwo na mathĩna matiganĩte ta macio.

Kĩndũ kĩrĩa kĩroneka thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ nguo iria ciĩhumbagwo o mũthenya o mũthenya, na nĩ haroneka mũndũ ũyũ kana mwendia anyitĩte cati o ũndũ ũmwe na mũbuto, Kaingĩ na kaingĩ, nguo ici nĩ ciĩkĩragwo nĩ andũ magĩthiĩ mawĩra mao, ta arĩa marutaga mawĩra thĩiniĩ wa maobici, arimũ, ona kana mandagĩtarĩ, o na kana andũ arĩa angĩ marutaga wĩra thĩiniĩ wa maobici matiganĩte. Nguo ici kaingĩ na kaingĩ cikoragwo irĩ cia kũrehe ũgemu kana ũthaka thĩiniĩ wa mĩrĩ itũ, ona mũndũ aciĩkĩrĩte nĩ atuĩkaga wa kũheka gĩtĩo ona kuoneka athakarĩirwo nĩcio. O ho nĩ citeithagĩrĩria kuona atĩ nĩ cihumbĩraga njaga, na mũndũ ũcio agakorwo atĩ ona ndangĩgua heho, ona akaigua aiganĩire wega mũno rĩrĩa aciĩkĩrĩte. Mambura-inĩ maingĩ marĩa ciĩkĩragwo nĩ ta mambura-inĩ ma thigũkũ, hihi kana kũngĩkorwo na mĩcemanio ya mĩthemba o yothe, magĩthiĩ maũndũ-inĩ ta ma kanitha, magĩthiĩ kũndũ ta gũcera, kũndũ gũtiganĩte o na kana ningĩ mambura-inĩ ta ma ũthoni, nĩcio ituĩkaga cia kwĩhumbwo mũno na igatuĩka cia kũgema mũno mũno makĩria. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria kuona atĩ, ona mũndũ ũrĩa ũciendagia, nĩ atuĩkaga wa kuona ũmithio mũnene, kuma kũrĩ indo ici endagia, tondũ nĩ agũragĩrwo nĩ andũ aingĩ na njĩra nene.

Ũyũ ũronekana thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ garage ya ũthondeki wa kibikibi ona kana nduthi. Ũmenyo ũrĩa ũrabatara ũkorwo wĩnaguo nĩ kũmenya atĩ o kĩndũ o gĩothe o gĩothe gĩ thĩiniĩ wa nduthi ĩyo, kĩrutaga wĩra ũrĩkũ na gĩtuĩkaga gĩa gwĩkĩrwo atĩa kana gĩabatara kũrutwo kĩrutagwo atĩa. Ona ũgacoka ũkamenya atĩ thĩiniĩ wa nduthi ĩyo, ĩrutaga wĩra atĩa nĩgetha kila part ya nduthi ĩyo, kana kĩndũ gĩothe gĩ thĩiniĩ wa nduthi ĩyo gĩtuĩke gĩa kũruta wĩra ũrĩa kĩagĩrĩire. Indo irĩa ũbataranagia rĩrĩa ũrathondeka nduthi, indo tha thubana cia mĩthemba yothe kuma karia kanene o nginya karĩa kanini ga kuohora bolt ciothe irĩa ciĩ thĩiniĩ wa nduthi ĩyo. Kuona atĩ nĩ ĩkoragwo na bolt imwe ndungu kana nene, ona ingĩ tũnini mũno makĩria tũrĩa ũbataraga gathubana karĩa kanini. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũbataraga kĩndũ ta buraithi gĩa kũgucia waya ona kana kĩndĩ kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkwamĩte handũ na nĩkĩrabatara kũrutwo nĩgetha ũtuĩke wa gũthondeka nduthi ĩyo. Kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa ũngĩbatara gũkorwo nakĩo ũgĩthondeka nduthi nĩ indo ta macini cia gũcinĩrĩra. Kuona nduthi nĩ yũkaga ĩgĩbatara gũcinĩrĩrwo harĩa henyũkĩte. Ona ningĩ kĩndũ kĩngĩ ũbataranagia rĩrĩa ũgũthondeka nduthi nĩ kĩndũ ta mbombo ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũhuhĩra nduthi yaku, kuona atĩ no ĩkorwo nĩ ĩtũrĩkĩte magũrũ na nĩ ĩrabatara gũkorwo ĩgĩthondekwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ĩbataraga mũkebe kana gacuba ka oil tondũ nguona nduthi kaingĩ na kaingĩ nĩ ĩbataraga gũikara ĩkĩongagĩrĩrwo oil. Nĩgetha rĩrĩa ĩrathiĩ ndĩgakorwo ĩrĩ ya gũthũkia engine na engine ĩkorwo ĩĩ njagĩrĩru makĩria.

Ũndũ ũyũ ũroneka thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ wendia ona kana ũthondeki wa mbaũ ona kana kũhũra mbaũ randa. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna kĩguni mũno kuona indo nyingĩ irĩa tũikaragĩra irĩa tũkomagĩra ona irĩa tũtũmagĩra thĩiniĩ wa mĩciĩ itũ cikoragwo cithondeketwo na mbaũ. Indo ta metha, morĩrĩ, itanda, ciothe ibataraga mbaũ nĩgetha cikorwo igĩthondekwo na nĩ cikoragwo ci njega mũno makĩria. Oho thĩiniĩ wa waki witũ wa indo ta manyũmba nĩ ibataraga mbaũ. Kuona rĩrĩa nyũmba ĩrarathwo nĩgetha ĩkĩrwo mabati, yambaga kũrathwo na mbaũ ĩ yothe, ĩgacoa kĩgathiĩ ĩkĩrĩtwo mabati. Oho gũthondeka indo ta mĩrango ya nyũmba, onayo nĩ ibataraga mbaũ, koguo mbaũ nĩ ĩkoragwo na ũguni mũnene mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre witũ wa o mũthenya o mũthenya. Koguo nĩ kuona atĩ andũ arĩa mendagia mbaũ ici arĩa makoragwo maigĩte matuka mao ma kwendia mbaũ ici, nĩ makoragwo na umithio mũnene. Ona no matuĩkaga a kũhe andũ aingĩ mawĩra kuona atĩ, mbaũ cithiaga gwethwo kana mĩtĩ ĩthiaga kũrengwo, na kuona atĩ nĩ andũ matũmagwo mathiĩ makarute wĩra ũyũ. Ũndũ ũyũ ũgateithĩrĩria harĩ ũkũria mũnene mũno thĩiniĩ wa bũrũri. Kuona atĩ andũ aingĩ ni makoragwo monete mawĩra na makahota kwĩrũgamĩrĩra thĩiniĩ wa mĩtũũrĩre yao ya o mũthenya. Ona mwene wĩra ũyũ nĩ ahotaga kwĩrũgamĩrĩra kuona nĩ onaga baita nene, na no atuĩkaga wa kũrĩha magooti marĩa mateithagĩrĩria bũrũri harĩ gũkũra. Ona magateithĩrĩria matũũra maitũ kuona atĩ rĩrĩa bũrũri wakũra, mbeca ico nĩcio cioyagwo nĩ thirikari na igatuĩka cia gũteithia kana cia kũrehe ũthii wa na mbere thĩiniĩ wa matũra maitũ. Ona andũ magatuĩka agũteithĩka mũno makĩria na maũndũ makaagĩrĩra mũno makĩria.

Ũndũ ũyũ ũroneka thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ ũroneka nĩ ũrĩmi ona kana ũhandi wa waru. Ũngĩtua kũbundithia mũndũ kana kũmũruta gwĩka ũndũ ũyũ, njĩra ya mbere ĩrĩa ũngĩmwĩra eke nĩ athiĩ ethe mũgũnda na atuĩke wa kũũcimba. Wona arĩkia gũcimba wake wothe, nĩ abatiĩ okorwo ena maburũ manene amatemange, ethe itinga rĩhũre harũ, ona kana ethe andũ matemange maburũ macio na moko kũhĩtũkĩra macembe. Wona arĩkia ũguo nĩ abatiĩ gũtema mĩtaro wega, kũringana na kiwango kĩrĩa kĩagirĩire etĩganĩte na ũtiganu ũrĩa wagĩrĩire, wa kuma biti ĩmwe na nuthu o mũtaro o mũtaro. Wona warĩkia gũtema mĩtaro ĩyo yothe ũgĩtũmĩra icembe o ũndũ ũmwe na ũgekĩra rũrigi, nĩruo rũtũmaga mũtaro ũcio nĩguo ũrũngare wega makĩria. Nĩ ũcokaga ũgathiĩ mũgũnda-inĩ ũcio, ũite mbegũ ciaku citiganĩte na ũtiganu ta wa buti ĩmwe o kuuma harĩa mbegũ ĩrĩa ĩngĩ ĩrĩ. Nĩgetha waru ciaku cikorwo na wariĩ mwega kana wariĩ mwega nĩgetha ituĩke cia gũkũra na ituĩke cia gwĩka wega mũno makĩria. Waru yaku wona yaumĩra rĩrĩa wamĩhanda yaurĩrwo nĩ mbura yaumĩra, nĩ ũbatiĩ ũthiĩ o kuo mũgũnda ũcio ũmĩthikĩrĩre ũgĩkĩraga bataraitha, nĩgetha waru yaku ĩkorwo na tĩĩri wa kũigana, na bataraitha ĩyo ĩtuĩke ya kũingĩra thĩiniĩ na waru yaku ĩtuĩke ya gũkũra wega. Kuma hau yaku nĩ yendaga yakũrakũra ĩtuĩke ya kũhũrwo ndawa, tondũ waru kaingĩ na kaingĩ nĩ ĩkoragwo na thĩna wa heho mũno, ũrĩa ũtũmaga waru yaku ĩhĩe na yaage kumia maciaro. Kuma hau wona waru yaku ya rĩkia gũkũra, gũtirĩ ũndũ ũngĩ no kwenja waru yaku na ũtuĩke wa kũmĩtwara thoko, na ũtuĩke wa kũmĩendia kũrĩ arĩa maci...

Maũndũ marĩa matuĩkaga ma kũngenia me mbica-inĩ ĩno, ũyũ nĩ mũthako ũrĩa ũthakagwo, nĩ mũthako wĩtagwo hockey. Kaingĩ na kaingĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ atĩ mũthako ũyũ rĩrĩa ũgũthakwo nĩ ũkoragwo ũrĩ mũthaka mũno ona wa gũkenia mũndũ. Kuona atĩ ũtũmĩkaga gũthakwo na mũtĩ ĩrĩa ĩtũmĩkaga thĩiniĩ wa gũthaka mũthako ũyũ. Tondũ kuona mũbira ũrĩa ũtũmĩkaga ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mũũmũ mũno na atĩ ndũngĩgũthwo na guoko kana kũgũrũ. Kuona atĩ no mũndũ omĩre ona kana ũtuĩke wa kunĩka. Koguo nĩ makoragwo na mĩtĩ ĩrĩa mathakaga nayo. Na kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa megũthaka mũthako ũyũ na mĩtĩ ĩno, nĩ ũkoragwo ũrĩ wa gũkenia mũndũ mũno. Kuona atĩ no ũthiĩ kũgũtha na mũtĩ ũcio na ũtuĩke wa <inaudible> ũtuĩke wa kũgũtha handũ hangĩ. Oho kaingĩ na kaingĩ kĩrĩa gĩcokaga gĩkangenia mũno makĩria mũthako-inĩ ũyũ nĩ atĩ, mũndũ ũrĩa akoragwo e goal keeper kana harĩa goal inĩ, akoragwo ethaĩte na matonyo maingĩ ũũ atĩ, ehumbĩrĩte magũrũ make na indo irĩa cikũmũgirĩrĩria nĩgetha ndagatuĩke wakũmĩra. Ona moko make agekĩra indo irĩa cingĩmũteithĩrĩria nĩgetha rĩrĩa mũbira ũcio ukũgũthwo ahote wa kũũnyita wega na ndagakorwo akiumia thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake. Oho nĩ akoragwo arĩ wa gwĩkĩra ngobia thĩiniĩ wa mũtwe wake ĩrĩa ĩtagwo helmet ni kũmũgirĩrĩria atĩ mũbira ũyũ ũngĩgũthwo na ũke ũthimĩte mũtwe wake, ndegũkorwo akĩ akiumia ona ndegũkorwo wa gũtuĩka wa gũturwo nĩ mũtwe kana wa gũkorwo wa kũgũthwo atuĩke wa kũgĩa na thĩna thĩiniĩ wa mũtwe wake. Kuona atĩ ena ngobia ĩyo ĩramũgĩrĩrĩria harĩ maũndũ macio mothe. Mũthako ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mũthaka mũno rĩrĩa ũgũthakwo nĩ andũ aingĩ na nĩ ũtuĩkaga wa gũkenia mũndũ mũno rĩrĩa ekwĩrorera ũgĩthakwo.